Nĩgetha harĩrie irio ici nĩ, wambere nĩ nyendaga kũmenya atĩrĩrĩ, marigũ maya rĩ, ndĩramahũthĩra kũruga mũkimo ĩ, hihi ndĩramahũthĩra kũ kũkaranga irio ĩ, ningĩ kana ndĩramahũthĩra kũmatherũkia, ndĩmakime me matheri, ũguo niĩ, rírĩa ndĩraharĩria irio ici, wambere tarĩngĩ ndĩraruga gĩtoero kĩa nyama, nyambaga ngaũa marigũ maya, ndamakahũra kuma mũkaho-inĩ ũyũ, ngamoa njĩkĩrĩte karatathi nĩgetha ndikagĩe na methina, ndamoa rĩ, rĩrĩ nda nda ngacoka ngamekĩra handũ ka mbacĩni-inĩ ũguo, ngamathambia, tarĩngĩ ngamatinangia to niĩ ndĩrenda kũharĩia gatoero, ngamatinangia tũnini tũnini, ngacoka ngathithĩrĩra tũwaru twakwa hau ũguo, na kanyama ngakaranganĩria igatwĩka gatoero ka mũcere, ningĩ rĩngĩ kwĩ hĩndĩ, hũthagĩra marigũ maya makwa kũmatherũkia me matheri koguo ngamoa nga, ndaruta makoro na ndamathambia rĩ, ngamatherũkia me matheri, ndamatherũkia marĩkia kũhĩa ngamaruta, ngoya gathaburia gakwa ngatinangĩria gatũngũrũ na tũ nyanya na maguta, ngacoka ngaha ngaikia ma marigũ makwa hau thĩ-inĩ, nĩgetha makarangĩke ndĩmarĩe mena cama.

Mũndũ ũyũ nĩ aronekana nĩ mũkenu nĩ amu nĩ agetha mbitiruti ciake. Na nĩ tũrona mũgũnda wake wĩihũire mbitiruti na ciĩna riri, koguo ũndũ úcio nĩ ũrangenia rĩrĩa nguona mũrĩmi nĩ erutĩra na nĩ agĩa na kĩo mũgũnda-inĩ wake, na mũico nĩ agĩa na maciaro mega na mathaka. Nĩ amu nĩ tũrona mbitiruti cia mũrĩmi ũyũ ciĩna riri na nĩtũrona nĩ ndungu, ona akorwo ti ndungu gũkĩra kĩwango kĩrĩa gĩbataire-rĩ, mũrĩmi ũyũ nĩ arakenerera wĩra wake. Nĩ amu onake nĩ ũrona nĩ aratheka, koguo nĩ araigua tondũ ndanaruta wĩra wa tũhũ mũgũnda-inĩ wake. Na koguo ena kĩrĩgĩrĩro atĩrĩrĩ, atĩ ona mbiti ruti icio ingĩ ciĩ mũgũnda, no akũhota kũgetha kĩndũ kĩega ta gĩkĩ na endia ciume mbeca theru na njega. Koguo ũndũ ucio nĩ ũrangenia mũno kuona atĩ matanya make matinaũragwo, na mwĩhoko wake ndũnoragwo thutha wa gwĩkĩra kĩo gĩake thĩinĩ wa mũgũnda wake. Nĩ amu mbitiruti ciake citingĩrĩ thaka ũũ angĩkorwo ndanahũra ndawa ya ime, ndawa ya heho, maũndũ ta macio, na nĩkĩo ũrona nĩ arakena. Koguo onaniĩ ngaigua ngenete mũno nĩ kĩo gĩkae.

Rĩrĩa tũkwenja ngwacĩ, ithuĩ, twanjagia na karaini, tarĩngĩ angĩkorwo mũgũnda witũ nĩ mũnene mũno, tũnyitanagĩra ta bamĩrĩ, tũgoka twenjete ngwacĩ citũ na karaini, o mũndũ nĩahũthagĩra gacembe gakuhĩ nĩgetha ndakae gũtemanga ngwacĩ, rĩrĩa aracienja na koguo mũndũ aroraga ngwacĩ iria ciũmĩrĩirie nĩgetha úhote kũmenya ngwacĩ ciaku nĩ ngũrũ, nĩwonaga kĩro kana nĩkĩamba gĩathira, nogacoka ũkona mahuti ma macio nĩmaga cenjia riri, rĩu ngwacĩ ĩyo nĩyakũra na nĩyagimara, koguo tũtiambũraga mĩrĩo ithuĩ, tũthiaga rungu rwa ngwacĩ ĩyo, ũkenja mwena na mwena kamũtaro, nĩgetha ũhote kuona ngwacĩ iria ciĩho, nĩamu rũciũ noũgabatara rũrĩo rũu, na rĩngĩ ona kwĩ hĩndĩ twambũraga rũrĩo rũu, ũgoka wambũrĩte rũrĩo, no warĩkia rĩrĩa mwarĩkia kũgetha ngwacĩ cianyu, mũga mũkahota kũ handa rĩngĩ ndĩo icio, na kĩrĩa gĩtũmaga tũtikamunye mũrĩo thi thikũ ici ingĩ, nĩkũmenya kwĩ ngwacĩ citarĩkĩtie gũkũra na koguo no, tũgacihe kahinda ga cio, cikũre na ciũmírĩrie citwĩke ta ici, twacigetha tũgaciendia, na iria ingĩ tũgacihũthĩra mũciĩ.

Mũndũ ũyũ akorwo o hĩndĩ enja waru ciake, na koguo nĩ aronekana nĩ akenete nĩ amu waru ciake nĩ ciumĩtie biũ, na waru ici ciake-rĩ, nĩ cironekana nĩ ndungu na nĩ cikinyĩtie harĩa mũndũ angĩigua ni arenda gũcienja kana hihi aciendia. Mũndũ ũyũ nĩ aronekana nĩ mũkenu nĩ amu wĩra wake ndũnorĩra thĩ nĩ amu kĩo gĩake nĩ kĩauma maumĩrĩra mega. Na nĩ tũrona mũgũnda wake nĩ nĩ hĩndĩ enja waru ũcio, na nĩtũrona ona akĩenjaga waru icio ciake-rĩ ndananina mĩmera ĩrĩa ĩngĩ ĩna bata, nĩ amu nĩ tũrona mbembe mũena-inĩ na nĩ acirĩmĩra wega ona akĩenjaga waru. Na nĩtũrahota kũmenya atirĩrĩ, mũndũ ũyũ-rĩ, arahandĩta waru handũ hamwe, kamũraini-inĩ kamwe, nĩkĩo atanahutia mbembe ciake rĩrĩa ekwenjaga waru. Nĩ amu nĩ aramenya harĩa mbembe, harĩa waru ciake cikinyĩte, na koguo ndangĩthũkangia mbembe tondũ ona cio no aracibatara hihi ta rĩngĩ ta ciĩ mahuti ma ng'ombe kana ciĩ irio rĩrĩa ciakũra.

Twana tũtũ nĩtũronekana tarĩ, kũrĩmĩra tũrarĩmĩra matharũ maya, na koguo, nĩgetha ũhote kũruta mũndũ gwĩka ũndũ ta ũyũ, wambere ũkamenya atĩrĩrĩ, matharũ maku nĩũmahandĩte na raini, angĩkorwo nĩũmahandĩte na raini rĩ, hau nĩho raithi nanĩũkũhota kũmarĩmĩra wega, nomaitĩrĩrie maĩ, koguo nĩũbataraga ũkamenya atĩrĩrĩ, ona rĩrĩa wahanda matharũ maku, ti mothe moyaga raini nĩamu, nĩkũrĩ mangĩ mahinyaraga, na nĩkũrĩ mangĩ mahomaga, nakoguo ũkamamunya ũkahanda mangĩ, na nĩgetha ũhote kũrĩmĩra itharũ rĩaku rĩhane ta rĩrĩ na rĩgĩe na riri, itharũ to kũrĩmĩrwo rĩrĩmagĩrwo nĩamu, nĩrĩbataraga ndawa ya ũme, nĩamu nginya ũme nĩwũihũraga tũtharũ-inĩ twaku, na tũkaga riri, na koguo, ũkaririkanaga kũhũra ndawa ya ũme, nĩgetha matharũ maku magĩe na riri, na magucĩrĩrie ta maya, na rĩrĩa matharũ maku makinya ta maya rĩ, nĩũhe, nĩũkoragwo na kahinda kega ga kũmatua, hihi ũkamahũthĩra na mũciĩ waku, kana ũgathiĩ ũkamendia, koguo ũrĩmagĩra itharũ hau rungu rwa rĩo noti kũrĩtinangia, ũkarĩmĩra na gabanga wega.

Ĩ thimũ nĩithũkĩtie ũkuruhania mwega wa arutwo mahinda-inĩ maya, rĩu, arutwo angĩ nĩmatwĩkĩte igũta cia biũ, na matirenda gwĩciria nĩamu, thimũ ici cia moko nĩcirahũthĩka hihi ta rĩngĩ mũrutwo aheo wĩra, nĩũrakora mũrutwo ũcio, handũ ha aikare thĩ atarĩ na thimũ ambe ecirie kĩũria kĩu, ye arateng'era thimũ-inĩ yake, akandĩka kĩũria kĩu ũguo kĩũrĩtie, na thimũ ĩyo ĩkamũcokeria, koguo ũgatũma mwana ũcio atwĩke mwana aterehoka ye mwenyewe, na ndarahota kũhũthĩra hakiri ciake nĩgetha ahote gũcokia ciũrĩa iria arathomithio, ningĩ thimũ ici nĩcithũkĩtie ciana nĩamu, nocio cironania maũndũ marĩa matagĩrĩire, noũkorwo mwana handũ ha athome, kana ahote kũ gwĩka ũthuthuria wa kĩrĩa erirwo nĩ mwarimũ, ũramũkora maũndũ-inĩ mangĩ matagĩrĩire na ma ũra thoni, ta rĩngĩ ũgakora mwana ũcio arerorera video cia ũra thoni, ta rĩngĩ andũ magĩka mĩtugo írĩa ĩtagĩrĩire, rĩngĩ ũgakora ciana icio nĩcitegirwo nĩ maũndũ ta macio, na rĩngĩ ũgakora ta rĩngĩ ciana ingĩ nĩciũrĩire ndawa-inĩ cia, kũrebia, tondũ nĩũrona, o maronio nĩ mũtandao wa.

Niĩ nĩndĩrona haha nĩ mũrĩmi, na mũrĩmi ũyũ ahandaga mahũa, rĩu nĩtũrona gĩito gĩake kĩna mahũa harĩa ũguo ge mena tũbĩci tũrĩa, na nĩtũrona mũrĩmi ũyũ, ũrĩmi wake, ndarĩmaga akĩanĩkĩra riũa, nĩtũrona nĩagitĩte mĩmera yake, nakamĩgita na maratathi kana hema, nĩgetha irio ciake kana mahũa make matikae gũcinwo nĩ riũa mage riri, na koguo nĩahotaga gũthima kĩwango kĩa ũrugarĩ ũrĩa ũrabatarĩkana nĩ mĩmera yake, na maĩ marĩa marabatarĩkana, na koguo rĩrĩa aitĩrĩria mĩmera yake maĩ rĩ, maĩ macio mambataga igũrũ magakora hema, na koguo matahe ũrugarĩ, mĩmera yake nĩgakũra na riri mwega, na koguo ndĩrona atĩrĩrĩ, mũrĩmi ũyũ nĩndĩrona ena kanyamu gagũi ka ngereni ka maĩ, na koguo mĩmera yake nĩgetha ĩkũre níamu, ndĩrahota kuona mbura tondũ nĩmĩgite nĩye aitagĩrĩria maĩ, koguo mũrĩmi ũyũ ena mwĩhoko atĩrĩrĩ, mĩmera yake ndĩkwanangwo ndĩgũthũkangio nĩ, nĩamu ndĩgũthũkangio nĩ mbura rírĩa yaura ĩ nyingĩ, nĩamu ye nĩye arethimĩra maĩ marĩa mĩmera yake ĩrabatara, na koguo magathakara, magatwĩka.

Mũhihinyano wa irathi arĩa me matũra-inĩ, ũngĩnini na njĩra ya mbere ta rĩngĩ, angĩkorwo andũ acio matirĩ na ũhoti rĩ, na kĩrathi nĩ kĩnini na kwĩna arutwo aingĩ rĩ, andũ a wendi mwega makamateithĩrĩria ta rĩngĩ, angĩkorwo ona andũ a wendi mwega matirahota gwĩkinyia, no mambe makonia kana hema, ciana icio igathomagĩra hau, nĩamu ona mwana andĩkĩra nyeki-inĩ hatirĩ na thĩna nĩamu nĩarathikĩrĩria na níahota gũtarwo, ningĩ, atongoria a matũra macio rĩ, makahota gũkinyĩra thirikari, na makaneana kamaya mao nĩamu thirikari nĩyo yũĩ ũhoro wĩgiĩ gĩthomo, na koguo thirikari yathikĩrĩria motanya na irĩro cia andũ aya rĩ, ikahota tarĩngĩ kwanjia mũbango wa wakithia irathi ici, na mangĩkorwo matirahota gũkinyia mũgambo wao kũrĩ thirikari, aciari nomerutĩre, marute kĩndũ o kĩnini kĩnini, ta rĩngĩ ciana icio ciakĩrwo irathi cia mbaũ, kana cia mabati, bata nĩcione handũ ha kwĩikaria, na ciheo mĩ mabomu, nĩamu mĩbomu yagũikarĩrwo onayo noĩteithĩrĩrie mwana ũcio gũthoma, nĩamu, mwarimũ ye noegũthomithia, na ciana icio tonginya ciandĩ.

Mogwati mangĩonekana harĩ ng'ombe icio rĩrĩa ikũrĩa kũndũ kwĩna gĩko gũitagwo gĩko rĩ, ng'ombe ĩyo noũkore nĩrĩire maratathi, yarĩa ma diaper ma ciana, yarĩa gĩko gĩothe, na koguo ng'ombe ĩyo, nĩkoragwo na njoka, na rĩrĩa mũrĩmi arega kũtungata ng'ombe yake na kũmĩhe ndawa cia njoka, nĩwonaga ng'ombe ĩyo nĩyanjia gũcenjia na nĩyanjia kũhinyara nĩamu gĩko kĩrĩa ĩrarĩa nĩ gĩko kĩna mĩnyoo, kana njoka nyingĩ mũno na koguo mũrĩmi ũcio nĩabataire akamenyaga ng'ombe yakwa, ĩ ĩbataire ĩkanyua ndawa cia njoka thutha wa mĩeri ta ĩtatũ úguo, na rĩngĩ, ng'ombe iria irĩaga hakuhĩ na kĩara kana kũrĩa gũtegwo gĩko, ng'ombe ĩyo noĩkorane na ndawa kana thumu, na wĩkore, ng'ombe yaku nĩĩrĩire, na ndĩ tondũ ti mũndũ atĩ nĩgwĩciria rĩ, ĩrĩe thumu, thumu tarĩngĩ ũrekĩrĩtwo kabĩ kabici-inĩ, nandĩkũmenyaga yo, yarĩa na wone ng'ombe yaku nĩyakua, na ũkorĩ rĩngĩ ng'ombe icio ciarĩa kĩara-inĩ nĩitemangirwo hihi nĩ macuba, nĩikoranire na gĩko kĩa andũ, na koguo ng'ombe yaku ĩkaga riri na ĩkahinyara nekagĩa na mĩrimũ mĩingĩ.

Nĩnyendete kũnora tũhiũ twakwa na tuba nĩamu rĩrĩa ndanora tũhiũ twakwa na tuba nĩmenyaga ũgĩ ũrĩa ndĩrenda kahiũ kau gakorwo naguo, nĩamu ndanengera mũndũ wa kũnorithia ye ndaramenya ũgĩ ũrĩa ndĩrenda kahiũ gakwa gakorwo naguo, na koguo rĩrĩa ndĩrahũthĩra tuba, nĩhotaga kũmenya ka kahiũ gakwa rĩ, kana nĩgakinyia harĩa ngwendaga, nĩamu rĩrĩa kahiũ kohĩga mũno, ningĩ na nĩko ũrahũthĩra riko-inĩ, kahota kuywo nĩ mũndũ ũngĩ tarĩngĩ mwana, akĩĩra kahiũ kau tike tikohĩgu mũno, ekore nĩetemire nako nĩamu, etĩkĩtie kahiũ kao ti kogĩ ũrĩa gatangĩmũtema, na koguo nyendaga lunora kahiũ gakwa, ngakinyithia harĩa ndĩramenya atĩrĩrĩ, ona mwana angĩoya agĩtinia itunda rĩ, kahiũ gaka gatirĩ hĩndĩ karĩmũtema, kana rĩrĩa niĩ ndĩrakera nyeni ciakwa rĩ, kahiũ gaka ti kogĩ makĩria ũrĩa kangĩtendera hanini kahĩtũke na kara gakwa, koguo nĩhotaga gũthima kĩwango kĩa ũrĩa niĩ ndĩrenda kahiũ kau kohĩge nĩgetha ndĩkahũthĩre mahúthĩro-inĩ makwa ma o mũthenya.

Mĩrimũ mĩũru mũ bũrũri-inĩ witũ, wambere, nĩ mũrimũ wĩtagwo wa malaria nĩamu mũrimũ ũyũ nĩ mũru tondũ wa rĩrĩ, nĩũragaga andũ aingĩ biũ, na nĩ mũrimũ ũtũire tiatĩ nĩ mũrimũ ũthiraga, na rĩu mũrimũ ũyũ rĩ ũko wĩ mũingĩ gĩcigo-inĩ gĩa gĩthumo, na koguo mũrimũ ũyũ nĩũhatagĩrĩria mũno aikari a kũu nĩamu rwagĩ rwa kũu rũtithiraga, ní kũndũ kũriganĩtie na iria, na koguo andũ acio, nĩmagũmagĩrwo mũno nĩ mũrimũ ũyũ wa malaria na nĩkĩo wonaga mũrimũ ũyũ ũkĩrũanwo naguo nĩ bũrũri tondũ nĩ mũrimũ ũninaga kĩwango kĩnene mũno kĩa andũ, na, na rĩngĩ ugakora andũ acio matirahota gũkinyĩra ũteithio wa naihenya, koguo ũgakora ũ mũrimũ ũyũ nĩũhatĩrĩirie mũndũ nĩamu rĩmwe mũrimũ ũyũ nĩũkaga ũgatũma mũndũ ahane ta agũrũka, na koguo mũrimũ ũyũ nĩũrĩ maũru maingĩ, mũrimũ ũngĩ ũ ũkoragwo na thĩna bũrũri-inĩ witũ nĩ mũrimũ wa mũkingo, nĩamu ta rĩrĩa thirikari yauga gũtirĩ na ndawa cia mũrimũ wa mũkingo, nĩciaga kũheanwo, ũkona andũ acio nĩmekũhatĩrĩrĩka nĩamu nĩngi nĩ andũ aingĩ biũ na nĩmekũhota kwaga kuona motungata ta macio.

Gĩcigo-inĩ gĩakwa kwĩna ma mathĩna maingĩ na moritũ ma kũheana motungata nĩamu, rĩmwe rĩ, ndawa nĩciagaga, na tĩ atĩ nĩ arigitani kana arĩa marutaga wĩra thibitarĩ ma macihithĩte nĩamu arĩa mehokeirwo rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ matirahota gũkinyia maũndũ marĩa mabatairie thĩinĩ wa thibitarĩ, na koguo, makarĩtũhĩria arĩa ma marigicĩirie thibitarĩ ũcio mũtũrĩre, rĩngĩ wambe ũkona arwaru nĩmokire, na thibitarĩ ũcio, mũrwaru ũcio oka tarĩngĩ agũthĩteo nĩ ngari, na thibitarĩ ũcio ndũkinyĩtie kĩwango gĩa kũheana motungata ta macio, ũgakora tarĩngĩ ona indo iria cirabatarĩkana narĩ nĩgetha ũhote kũhe mũndũ ũyũ ũgima , ũgitĩri wa naihenya, ũgakora gũtirĩ, na koguo ũcio nĩ ũritũ ũmwe ũgũmagĩra andũ a gĩcigo gitũ, ningĩ ũgakora maũndũ mangĩ ta ma aci atumia gũthimĩrwo nda ũgakora ningĩ thibitarĩ ũcio nĩũraga macini, kana macini ciao nĩciratigire kũruta wĩra, koguo ũkona andũ arĩa maroka kwamũkĩra motungata kũu, makahinyĩrĩrĩka, na maka hana nĩmegũbatara motungata kũndũ kũngĩ na kũndũ kwa goro.

Maũndũ mamwe marĩa mararigĩrĩria andũ gũkinyĩra motungata rĩ, wambere ũgakora atĩrĩrĩ, barabara iria cirathi nĩgetha cikinye harĩa thibitarĩ irĩ, nĩnda nĩcithũkangĩte biũ, na koguo nĩguo mũndũ ũcio ahote gũthiĩ kwamũkĩra ũtungata, nĩarabatara ta rĩngĩ ethe ngari, na ngari kũndũ kũu kũciona, o kũndũ gwitũ nĩ hinya na koguo, nogakora mwene ngari íyo rĩ, arabatara mbeca nyingĩ, nĩgetha ahote kũgerera kũndũ ta kũu nĩamu ti kũndũ kwega gwa kũgereka nĩ ngari, na rĩngĩ mathĩna mangĩ marĩa makoranagwo namo nĩgetha mũndũ agĩ gũkinyĩra ũtungata mwega wa mwĩrĩ rĩ, rĩngĩ ũgakora thibitarĩ í múrĩmo ũrĩa, na rũĩ rũrĩa rwĩ hau kũraurire, na gataraca karĩa meyakĩire nĩkarakuirwo nĩ rũĩ, na koguo ũkona mũndũ ũcio ekũhinyĩrĩrĩka nĩamu ndekũhota gũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ, nĩgetha ahote kwamũkĩra ũtungata mwega wa mwĩrĩ, na ũgakora andũ aingĩ nĩmahota kũhurũka nĩamu, motungata matingĩkinyĩrĩrĩka gũti na handũ mũndũ angĩhota kwĩhĩtũkĩra nĩgetha athi amũkĩre ũtungata mwega wa mwĩrĩ.